Mũtambo wa Block Chain nĩ ũgĩ wa kĩrĩu ũrĩa ũgĩteithĩrĩria mũno makĩria harĩ ũteithania wa mbeca cia internet na ũrĩa ũngĩcenjia mũgũranĩre o ũndũ ũmwe na wenderia wa indo thĩiniĩ wa kĩmabũrũri, na mũno makĩria kwĩ mabũrũri marĩa makoretwo magĩtĩkĩria mbeca cia internet kana Crypto Currency ikorwo ikĩhũthĩka. Oho mũtambo ũyũ wa Block Chain no ũteithĩrĩrie mũno harĩ kũgitĩra o ũndũ ũmwe na kũmenyerera andũ arĩa marakorwo magĩthogorana thĩiniĩ wa internet. Kuona mbeca ciothe irakorwo igĩthiĩ thĩiniĩ wa Block Chain nĩ ikoragwo ikĩoneka harĩa cioima na harĩa ciathiĩ. Na hatirĩ mũndũ ũngĩhota gũkorwo agĩcicokia kana akĩiya. Na ona angĩkorwo agĩka ũguo nĩ egũtiga makinya marĩa magũtũma akorwo akĩoneka nũũ ũkorirwo agĩka waganu ũcio. O ho mũtambo wa Block Chain no ũhũthĩrwo gũtigĩrĩra ithurano thĩiniĩ wa mabũrũri matiganĩte ni ciakorwo ciĩ cia ũma na waaragania. Kuona atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkorwo agĩcenjia moimĩrĩra ona kĩ, tondũ mũtambo ũyũ ndũgwĩtĩkagĩria gũkorwo ũgĩka mahĩtia ta maya. Ningĩ ona ũngĩmeka gũtirĩ mũndũ ũtagakorwo akĩmenya atĩ we nĩwe wakorirwo ũgĩka ũndũ mũna hĩndĩ ĩna. Na ũguo gũtigĩrĩra kwĩna wagĩrĩru o ũndũ ũmwe na o ũtheri rĩrĩa maũndũ marekwo thĩiniĩ wa mitandao.

Arĩmi nĩ marahũthĩra njĩra itiganĩte cia kũmenyerera maĩ thĩinĩ wa ũrĩmi wao. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ wa mbere maĩ matinathira naihenya na oho nĩ atĩ nĩ makorwo na kahinda karaihu ga gũkorwo makĩhũthĩra maĩ marĩa manini meigĩire ona marĩa me thĩinĩ wa tĩĩri. Mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũcenjia wa rĩera ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria gũkorwo na kahinda karaihu mũno ka riũa na mbura kwaga gwa kahinda kanene. Na mũtaratara wa mbere arĩmi makoretwo makĩiyũkia nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩkũrĩria irio ciao thĩinĩ wa nyũmba cia mĩmera kana green house, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra kũrĩa matanakorwo magĩaka nyũmba ici nĩ makorwo magĩĩkĩra neti nĩguo gũtigĩrĩra atĩ riũa rĩtirakorwo rĩgĩkinyĩra mĩmera yao ĩmwe kwa ĩmwe. Na ũndũ ũcio ũgatũma atĩ maĩ marĩa manini marakorwo magĩitĩrĩria mĩmera yao nĩ yakorwo ĩgĩteithia mĩmera ĩno gwa kahinda kanene. Kuona riũa rĩtirakorwo rĩkĩgucia maĩ maya na njĩra nene. Arĩmi nĩ matigĩrĩire atĩ rĩrĩa mbura ya munĩko yakorwo ĩkiura, o mũrĩmi nĩ akorwo akĩenja marima thĩinĩ wa mĩgũnda yake, na akorwo akĩara iratathi rĩa nylon thĩ. Na nĩguo maĩ ma kĩguo marĩa marahĩtũkĩra gwake matigakorwo magĩthiĩ kana makĩũrĩra. Magakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa marima maya na gũteithia mũrĩmi gũkorwo akĩmahũthĩra rĩrĩa mbura yaara. Oho mũtaratara wa kũhe mĩmera maĩ na njĩra ya Drip irrigation no ĩrateithĩrĩra kũmenyerera maĩ.

Kwĩna itũmi nyingĩ irĩa ikoragwo igĩcũngĩrĩria gũthũkio gwa tĩĩri na ĩngĩkorwo ikĩmemyererwo ndeto ĩyo no ĩtigĩrĩre atĩ tĩĩri ndũnakorwo ũgĩthũkangio na njĩra nene. Wa mbere nĩ andũ gũkorwo magĩtema mĩtĩ na njĩra nene, kuona mĩtĩ na mĩri yayo nĩ ĩkoragwo ĩkĩnyitĩrĩra tĩĩri. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria tĩĩri ũcio harĩ kuumana na gũkuo nĩ maĩ ma kĩguo o ũndũ ũmwe na rũhuho. No rĩrĩa mĩtĩ ĩno yatemangwo ma mĩri ĩyo yaaga, tĩĩri ũyũ nĩ ũkoragwo wĩna ũhotekeku o ũndũ ũmwe na ũhũthũ wa gũkuo nĩ tĩĩri o ũndũ ũmwe na rũhuho. Wa kerĩ nĩ andũ gũkorwo makĩhanda mĩmera ĩmwe handũ hamwe gwa kahinda karaihu matagũcenjania mĩmera ĩno, kĩrĩa nĩ kĩmonimoni kĩũĩkaine ta rotationer. Ndeto ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria tĩĩri ũcio gũkorwo ũkĩhũthĩka na kwaga irio cai gũteithia mĩmera ĩrĩa ingĩ yahandwo handũ-inĩ hau. Oho rĩrĩa gwakorwo na kahinda kanene ka riũa kana ka mbura, nĩ gũcenjagia ũrĩa tĩĩri ũkoragwo ũhana na gũtũma tĩĩri ũcio ũthũke. Maũndũ maya mangĩcenjio ona andũ mangĩkorwo magĩtiga gũtema mĩtĩ na njĩra nene, rĩu nĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩtĩ nĩ yakorwo ĩkĩmenyerera tĩĩri, na njĩra ya mĩri yayo gũkorwo ikĩĩnyitĩrĩra tĩĩri ũcio. O ũndũ ũmwe rĩrĩa andũ makorwo magĩcenjania mĩmera kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, ndeto ĩyo nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ tĩĩri ũcio nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtongio. O ũndũ ũmwe na gwĩkĩrwo indo irĩa irabatara nĩ mũmera ũmwe kana ũrĩa ũngĩ kũringana na ĩrĩa ĩrakorwo ĩgĩcenjio.

Ikinya rĩmwe thirikari ĩkoretwo ĩkĩoya harĩ kũhũrana na ũnyihu wa maaĩ ũrĩa ũkoragwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ wagi wa mbura gwa kahinda karaihu nĩ gũkorwo ĩkĩarĩria akenya makorwo magĩtigiríĩa atĩ nĩ makorwo makĩanĩrĩria maaĩ marĩa makoragwo makĩũra hĩndĩ ya mbura, na njĩra ĩno akenya makoretwo magĩthomithio ũrĩa mũndũ abatiĩ gwĩkira mĩberethi thĩiniĩ wa nyũmba yake, ona kana kiugũ kĩrĩa akoragwo akĩrĩithĩria mahiũ make, na gũtigĩrĩra maaĩ mau nĩ akorwo akĩmonereria handũ. No akorwo akĩmonereria thĩinĩ wa itangi, ona akorwo no akorwo akite handũ thĩĩ harĩa maaĩ maya mangĩkorwo magĩthiĩ na matige gũkorwo makĩũra, nĩ amu rĩrĩa mora makoragwo tu matagũteithia mũndũ. No rĩrĩa makorwo makíĩnĩrĩrio, na kũigwo handũ, nómakorwo makĩhũthĩka rĩrĩa gũtarĩ na mbura thĩinĩ wa gũkorwo makĩhũthĩka thĩiniĩ wa mabataro ma mũciĩ, kana okorwo nĩ mũrĩmi no ahote gũkorwo akĩhũthĩra maaĩ maya kũhe mĩmera yake maaĩ hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na riũa, ona kana gũtigĩrĩra atĩ ndanakorwo akĩhũthĩra maaĩ ma rũĩĩ, kana ma ndemu, no nĩ akorwo akĩhũthĩra maaĩ marĩa eigĩire. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ amenyerera maaĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na gũtirĩ maaĩ makorwo makĩũra hĩndĩ ya mbura na arĩmi macoka gũkorwo magĩthĩnĩka.

Mĩmera ya kũhumbĩra tĩĩri nĩ ĩnyitaga itemi rĩnene mũno harĩ kũmenyerera tĩĩri, o ũndũ ũmwe na mĩgũnda, kuona nĩkĩo arĩmi makoragwo magĩthingatwo atĩ matigĩrĩre, wa mbere nĩ mahanda mĩmera ĩrĩa ĩgũtigĩrĩra tĩĩri nĩ wahumbĩrwo. Okorwo nĩ kũrĩa gũkoragwo na areithi wa nyamũ, nĩ makoragwo makĩrwo atĩ, wa mbere matigakorwo magĩtema mĩtĩ nĩ ũndũ wa ũcini wa makara, ona kana cia kũruga nacio. Na wakerĩ, nĩ makoragwo makĩrwo atĩ matigĩrĩre harĩa marareithia matinakorwo magĩikara ho gwa kahinda kanene, nĩguo gũtigĩrĩra ngombe itinakorwo ikĩrĩa nyeki yoothe ciakinyĩra tĩĩri, nĩ amu rĩrĩa tĩĩri wakorwo ũkĩona riũa nĩ ũkoragwo wĩna ũhũthũ wa gũkuo nĩ rũhuho, o ũndũ ũmwe na kwaura tĩĩri ũcio nĩ ũkoragwo ũgĩkuo nĩ kĩguũ, ona gũtĩga tĩĩri ũcio wĩ mũhĩnju, na handũ hau hatarĩ na nyeki, kana hatangĩkũra kĩndũ. Thĩiniĩ wa mĩgũnda arĩmi nĩ meragwo rĩrĩa mũndũ akorwo akĩhanda mbembe, ona kana nĩ thĩiniĩ kũrĩa kwĩna kahũa, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra nĩ ahanda kĩndũ ta mboci thĩ, ona kana mĩrĩyo. ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩhumbĩra tĩĩri, na gũteithĩrĩria, wa mbere, riũa rĩtige gũkorwo rĩkĩgũcia maaĩ maingĩ thĩiniĩ wa tĩĩri na gũtigigĩrĩra mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo ta mbembe, kana kahũa nĩ ciakorwo na maaĩ ma kũigana. Na oho, gũtigĩrĩra atĩ tĩĩri nĩ wakorwo ũrũmĩte thĩiniĩ wa thĩĩ, na rĩrĩa kwaura maaĩ matinakorwo magĩkuũa tĩĩri ũyũ, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria tĩĩri ũrĩa mwega na mũnoru gũkorwo ũgĩthiĩ.

Kwĩna maũndũ matiganĩte marĩa arĩmi mangĩkorwo magĩka na marathiĩ na mbere gwĩka nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩnina cumbĩ mũingĩ ũrĩa ũkoragwo thĩini wa tĩĩri, na mũno makĩrĩa gwĩ tĩĩri ũrĩa ũkoragwo mĩmera ĩgĩitĩrĩrio maaĩ. Wa mbere, mũrĩmi ta ũyũ abatiĩ gũkorwo agĩĩka nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ arĩma na njĩra ndikĩru mũno makĩrĩa harĩa mũgũnda wake ũrĩ, nĩ guo gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo agĩatũra o ũndũ ũmwe na kũnina tĩĩri mũmũ ũrĩa ũkoragwo ũthondeketwo nĩ maaĩ maingĩ, na nĩguo gũtigĩrĩra ũrũrũ ũcio wa cumbĩ nĩ wakorwo ũgĩthiĩ na thĩ na weherera harĩa mĩri ĩkoragwo igĩkinya ya mũmera. Oho, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ thĩ-inĩ wa mũgũnda wake, nĩ akorwo agĩkĩra thumu mũingĩ mũno ũrĩa umanĩte na mahuti ma irio, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩnyihia ũrũrũ ũyũ wa cumbĩ, na oho nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda wake wĩna njĩra njega ya maaĩ gũkorwo magĩthiĩ nĩguo gũtigĩrĩra rĩrĩa aitĩrĩria maaĩ mĩmera yake, cumbĩ ũyũ nĩ wakorwo ũgĩthiĩ na thĩ na wakorwo ũgĩetha njĩra ingĩ cia kuuma thĩ-inĩ wa mũgũnda wake. Oho, mũrĩmi no akorwo agĩtigĩrĩra atĩ maaĩ marĩa arakorwo akĩhe mĩmera yake nĩ maaĩ matheru na matarĩ na cumbĩ mũingĩ, nĩguo gũtigĩrĩra ndanathiĩ na mbere na kwongerera cumbĩ thĩ-inĩ wa mũgũnda wake, nĩguo gũtigĩrĩra mĩmera yake nĩ yakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Angĩkorwo he mũmera mũrĩmi o wothe abatiĩ gũkorwo akĩhĩmbĩria twoka nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩmenyerera tĩĩri na kũhumbĩra tĩĩri wake nĩ mũmera wa mũrio kana ngwacĩ, kwona mũmera ũyũ wa mbere nĩ ũkoragwo ũgĩtiria imera itiganĩte cia rĩera, o ũndũ ũmwe na ũgarũrũku na ũcenjia ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere wa rĩera. Ngwacĩ nĩ ĩhotaga gwĩtiria rĩũa inene o ũndũ ũmwe rĩrĩa kũraura no ĩkoragwo ĩgĩka wega, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mũrĩĩo ũkorwo wĩ njĩra njega ya kũhumbĩra tĩĩri kumana na gũkuuo nĩ rũhuho hĩndĩ ya rĩũa, ona kana gũkorwo ũgĩkuuo nĩ maaĩ hĩndĩ ĩrĩa kũraura mbura nene. Ũteithio ũrĩa nyonaga na ngwacĩ nĩ atĩ, thengia wa gũkorwo nĩ ciakorwo ikĩnyitia tĩĩri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, no hotaga gũkorwo ngĩona njĩra ĩngĩ ya gũthondeka mbeca thĩ-inĩ wa ũrĩmi, kwona ngwacĩ ta irio cia kĩmerera ni ĩkoretwo na thoko njega mũno thĩ-inĩ wa thoko, kũrĩa ũrakora no ũkorwo ũgĩciendia ciĩ ngwacĩ, kana ũkorwo ũgĩcitemanga, gũciũmithia na gũcithĩa mũtu ũrĩa ũkoragwo naguo ũkĩendwo mũno thĩ-ini wa thoko, thĩ-inĩ wa ũrugi wa indo nyingĩ. Na kogwo, tiga tu mĩrĩĩo gũkorwo ĩkĩhumbĩra tĩĩri, no ĩkorwo ĩĩ njĩra ĩngĩ ya mũrĩmi gũkorwo agĩthondeka mbeca thĩ-inĩ wa mũgũnda wake.

Kwĩna maũndũ matiganĩte arĩmi mangĩhota gũkorwo magĩka nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩhũrana na ũnyihu wa maaĩ ma ũrĩmi. Wa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩ makorwo makĩhanda mĩtĩ na njĩra nene either thĩiniĩ wa mĩgũnda yao, kana thĩiniĩ wa rũtere rwa mĩgũnda yao nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa riũa rĩara rĩtinakorwo rĩkĩgucia maaĩ maríĩ me na thĩĩ, na ũguo mĩmere nĩ yakorwo na maaĩ ma kũigana. Oho arĩmi nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa kwĩna mbura ya mũnĩko kĩguũ gĩtinarekererio gĩkorwo tu gĩgĩthiĩ na maaĩ mau gũkorwo makĩũra.No nĩ makorwo makĩnyita maaĩ maya kwanĩrĩria thĩiniĩ wa mĩciĩ, na kũmabokera thĩiniĩ wa matangi, na okorwo mũrĩmi ena hinya no akorwo akĩenja marima ma ndemu, marĩa angĩkorwo akĩreka maaĩ maya mathiĩ nĩguo agatigĩrĩra nĩ akorwo akĩmahũthĩra hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa. Oho mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa ararĩma na maaĩ ma gũitĩrĩria mĩmera, nĩ akorwo akĩhũthĩra mĩtambo ĩrĩa ĩtakoragwo ĩna ũteangi wa maaĩ, nĩguo gũtigĩrĩra maaĩ marĩa mekuo manini nĩ akorwo akĩmahũthĩra na njĩra njega, na nĩmakorwo matinora, na mũhano ũmwe wa mĩtambo ta ĩno nĩ gũtigĩrĩra maaĩ maraitĩka tu o gĩtina-inĩ kia mũmera, nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ maaĩ mora, kana manangĩka rĩrĩa mũrĩmi arahe matunda make maaĩ.

Nĩ itemi rĩa mũndũ o wothe makĩria mũrĩmi gũtigĩrĩra nĩ akorwo akĩmenyerera tĩĩri o ũndũ ũmwe na maĩ nĩguo gũtigĩrĩra njiarwa irĩa cigoka onacio nĩ igakorwo na kĩndũ gĩa gwĩtĩĩra. Maũndũ marĩa ngoragwo ngĩka nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndamenyerera tĩĩri o ũndũ ũmwe na maĩ: Wa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa kwĩna mbura nĩ ndakorwo ngĩanĩrĩria maĩ marĩa mothe makoragwo thĩinĩ wa mũciĩ wakwa. Mamwe maingĩra thĩinĩ wa matangi ma kũgũra na marĩa mangĩ maingĩra thĩinĩ wa matangĩ marĩa njakĩte thĩ wa tĩĩri. Na oho maĩ ma kĩguo nĩ ndigagĩrĩra matinora marĩa makorwo makĩgerera mũgũnda, na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ nyenjete mĩtaro thĩinĩ wa mũgũnda, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩnyita maĩ maya, o ũndũ ũmwe na tĩĩri ũrĩa ĩkuĩte na gũtigĩrĩra gũtirĩ ũnoru wa tĩĩri ona kana maĩ makorwo makĩũra thĩinĩ wa mũgũnda wakwa. Oho maĩ marĩa marahũthĩka harĩ gũthambia ciugũ cia mahiũ nĩ ndigagĩrĩra maĩ mau nĩ makorwo magĩthambio na nĩ makorwo makĩhũthĩka harĩ gũitĩrĩria mĩmera. Na oho gũtigĩrĩra atĩ thumu ũrĩa woneka thĩinĩ wa ciugũ icio nĩ wakorwo ũgĩitĩrĩrio mĩmera o ũndũ ũmwe na watukanio na tĩĩri. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndakorwo ngĩnyihia ũrũrũ wa cumbĩ thĩinĩ wa tĩĩri na njĩra cia kĩĩmerera, nĩguo gũtigĩrĩra tĩĩri ũcio ndũrathũka.

He maũndũ matiganĩte mũndũ akoragwo akĩrora rĩrĩa arakorwo agĩthiĩ kũgũra itangi rĩa kũiga maaĩ, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ rĩakorwo rĩgĩtwarana na wendi wake, na rĩakorwo rĩkĩhingia matanya make. Wambere nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũigana wa itangi reu nĩ ũgũkorwo ũkĩhe maaĩ marĩa magĩrĩire. Kwa mũhano, kũringana na mahũthĩro ma maaĩ thĩiniĩ wa mũciĩ, kana thĩiniĩ wa mũgũnda, mũrĩmi nĩ abatiĩ kũrora mũigana wa itangi rĩrĩa aragũra, na rita cia maaĩ iria ikoragwo igĩkuo nĩ itangi reu nĩguo kumenya kana nĩ igũkorwo ikĩmũteithia harĩ mahũthĩro ma gwake mũciĩ, ona kana ma mũgũnda. Ũndũ ũngĩ mũrĩmi abatiĩ gũkorwo akĩrora nĩ kahinda karĩa itangi reu rĩgũkorwo rĩgĩikara nĩguo gũtigĩrĩra rĩtinathũka na ihenya. Bata wa ũndũ ũyũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ ndũnagũra itangi rĩ gũthũka thutha wa mĩaka mĩnini, kana mĩaka mĩnini, kana mĩeri mĩnini, na gũcũngĩrĩrio gũthiĩ hathara ya kũgũra rĩngĩ. Mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ amenya itangi rĩrĩa aragũra nĩ rĩgũikara o gwa kahinda karaya nĩguo gũtigĩrĩra nĩ rĩa mũhe ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Wa gatatũ mũrĩmi nĩ abatiĩ gũkorwo akĩmenya mũhano wa itangi rĩake kana nĩ rĩa gĩthiũrũri, ona kana nĩ rĩa kona nĩguo gũtigĩrĩra atĩ harĩa arenda kũrĩiga nĩ rĩgukorwo rĩkĩiganĩra na njĩra irĩa yagĩrĩire.

Mũrĩmi o wothe ũkoragwo agĩtabania ũrĩmi wa biacara, nĩ abatiĩ wa mbere nĩ gũkorwo akĩrora ũrĩa rĩera rĩgakorwo rĩhana hĩndĩ ĩrĩa arahanda, o ũndũ ũmwe na rĩrĩa agakorwo akĩgetha. Rĩrĩa woka nĩ ũrĩmi wa mbembe ona kana wa mboga, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra nĩ amenya nĩ mĩmera ĩrĩkũ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra maaĩ maingĩ gũkĩra mũmera ũrĩa ũngĩ, na nĩ ha ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhanda. Kĩmera kĩa mbura, angĩkorwo mũrĩmi nĩ arenda gũkorwo akĩhanda mĩmera ĩno yeerĩ, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ mũthemba wa mboga nĩ wakorwo ũkĩhandwo kũrĩa gũtagũkorwo na maaĩ maingĩ, naguo mbembe nĩ ciahandwo kũrĩa gũkorwo na maaĩ maingĩ, nĩamu mbembe nĩ cibataraga maaĩ mũno makĩria rĩrĩa ciramera, o ũndũ ũmwe na rĩrĩa iraruta mahũa nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ciakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thĩna wa mũndũ gũkorwo akĩrĩma mboga hĩndĩ ya kĩmera kĩnene kĩa mbura nĩ atĩ nĩ ikoragwo ikĩgũmĩrwo nĩ tũtambi o ũndũ ũmwe na mĩrimu itiganĩte, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkiumana na rĩera ihehu, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ũrĩmi ya mboga ũkorwo wĩ mũritũ hĩndĩ ĩyo na ũndũ ũmwe, rĩrĩa kũragethwo nĩ hinya mũno mũrĩmi ahote gũkorwo akĩiga mboga gwa kahinda karaihu nĩamu nĩ ikoragwo igĩthũka na ihenya, no mbembe no cikorwo ikĩũmithio na ikorwo ikĩendio thutha wa kahinda ga gũka.

Thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri, kuona akenya aingĩ makoragwo makĩgiritania na mĩhango ya ũrĩmi ũmwe, kana ũrĩa ũngĩ. Kana nĩ wa mĩmera, ona kana nĩ wa kũiga mahiũ. Na koguo ũrĩmi nĩ ũkoragwo ũrĩ gĩtugĩ gĩa bata mũno harĩ ũtonga wa bũrũri. Ingĩtuo mĩnĩsta wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ, hena mĩtaratara ingĩkorwo ngĩkĩra nĩguo gũtigĩrĩra akenya o ũndũ ũmwe na bũrũri nĩ wateithĩka kuumana na ũrĩmi. Wa mbere no ndigĩrĩre atĩ arĩmi othe a mĩmera nĩ makorwo makĩgunĩka na bataraitha ya gĩkĩro kia igũrũ, o ũndũ ũmwe na thogora wa thĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩhota kũrĩma na njĩra ya raithi, nĩguo gũtigĩrĩra indo iria irakinya thoko ci ĩna raithi na ndĩhatoka kũgũithia thogora wa mũtũrĩre. Oho no nginya ndĩgĩrĩre atĩ arĩmi nĩ marakorwo makĩamũkĩra mbagũ cia kĩrathi kaĩ igũrũ, nĩguo gũtigĩrĩra maciaro mao nĩ makinyanĩire, na mĩmera yao nĩ ya hota gũkorwo ikĩhũrana na mĩrimũ, o ũndũ ũmwe na tũtambi. Nao arĩmi a mahiũ no ndigĩrĩre nĩ makorwo makĩona thoko na njĩra ya kwambĩrĩria ithĩnjĩro cia nyamũ nĩguo gũtigĩrĩra ona hĩndĩ ya riũa gũtirĩ nyamũ yakorwo ĩgĩkua, na oho gũtigĩrĩra atĩ mbegũ iria marahũthĩra ona cio nĩ cia kĩrathi kĩa igũrũ, nĩguo gũtwarithia na mbere rũciaro rwerũ rwa mahiũ.

Tene arĩmi no makoragwo makĩrĩma na magakorwo makĩona maciaro maingĩ na mega kumania na mĩgũnda yao, ona thengia wa gũkorwo matiarĩ na ũũgĩ mũingĩ wa nathomo. Kwa mũhano, arĩmi a tene nĩ mahotaga gũkorwo makĩmenya atĩ rĩrĩa wakorwo ũgĩtukania kana ũkĩhanda mĩmera ĩtiganĩte handũ hamwe ta mbembe o ũndũ ũmwe na mboco, ũndũ ũcio nĩ ũteithagĩrĩria harĩ gũtongia tĩĩri, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra o mũmera nĩ ũrona kĩrĩa ũrabatara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wa keerĩ, arĩmi aya nĩ makoragwo magĩtigĩrĩra atĩ thumu ũrĩa woneka thĩ-inĩ wa kũrĩa mararĩithĩia mahiũ mao, nĩ makorwo makĩwĩkĩra thĩ-inĩ wa mĩgũnda yao, na gũtigĩrĩra mĩmera yao nĩ yona ũnoru ũrĩa wagĩrĩire na gũkũra na njĩra njega thengia wa gwĩkĩra bataraitha. Oho, arĩmi aya a tene nĩ matigagĩrĩra atĩ nĩ matiga mũgũnda gwa kahinda matakũũrĩma, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahee tĩĩri ũcio kahinda ga gwĩcokanĩrĩria o ũndũ ũmwe na kwĩnoria rĩngĩ matanahanda kĩndũ kĩngĩ hau, ũndũ ũrĩa wathiaga na mbere na kũmenyerera tĩĩri o ũndũ ũmwe na kũgacĩria ũrĩmi. Arĩmi aya a tene o ũndũ ũmwe nĩ makoragwo magĩtigĩrĩra nĩ makorwo makĩara mahuti thĩ-inĩ wa itina ya mĩmera ĩrĩa marakorwo magĩkũria, nĩguo gũtigĩrĩra ũnoru o ũndũ ũmwe na maaĩ marĩa me thĩini wa tĩĩri ũcio nĩ makorwo makĩmenyererwo nĩguo gũthondeka tĩĩri o ũndũ...

Mũrĩmi o wothe nĩ abatiĩ gũkorwo akĩmenya mbura ĩrĩa ĩraura nĩ ya kĩmera kĩa mbura nene kana nĩ ya kĩmera kĩa mbura nini, nĩguo gũkorwo agĩtua matua nĩ mĩmera ĩrĩkũ agũkorwo akĩhanda kũringana na ũbatari wayo wa maaĩ, o ũndũ ũmwe na kahinda karĩa ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra nĩguo gũtigĩrĩra nĩ yakũra na kũgethwo. Hĩndĩ ya kĩmera kĩa mbura nene mũrĩmi abatiĩ nĩ gũkorwo akĩhanda mĩmera ĩrĩa ĩrakorwo ĩkĩhũthĩra maaĩ maingĩ kana ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩoya kahinda karaihu gũkorwo ĩkĩgimara, na mĩmera ta ĩyo nĩ ta mbembe kwona mbembe ĩkoragwo ĩkĩoya gatagatĩ ka mĩeri ĩrĩ na nuthu nginyagia mĩeri ĩtatũ na nuthu gũtigĩrĩra nĩ yakorwo ĩgĩkũra na kũgimara na mbembe nĩ ĩkoragwo ĩgĩbatara maaĩ thĩ-inĩ wa ndukũ ciayo cia mbere kuma yahanda nginya ĩkinye gĩkĩro kĩa iru, o ũndũ ũmwe na rĩrĩa ĩrakorwo ĩkĩruta kĩro kana nĩyo mĩthuka, o ũndũ ũmwe na ciana. Na rĩu, kĩmera gĩkĩ gĩkoragwo gĩ kĩega gĩ kĩa mbura nene nĩamu mbembe nĩ ĩkoragwo ĩkĩenda maaĩ na njĩra nene. Indo iria ĩbatiĩ gũkorwo ikĩhandwo hĩndĩ ya kĩmera kĩa mbura nini nĩ indo ta mboga, haha ni kabici, thũkũma, spinach, o ũndũ ũmwe na indo ingĩ nyingĩ iria ikoragwo ĩkĩhũthĩra maaĩ manini na iria ikoragwo igĩkũra gwa kahinda kanini; gatagatĩ ka mweri ũmwe na nuthu na mĩeri ĩrĩ na nuthu, tondu maaĩ mau nĩ makoragwo me maiganu.

Ũrĩmi wa mahiũ na njĩra ya ũbacĩrĩru nĩ ũkoragwo ũgĩteithia mũrĩmi na njĩra nene, kwona wa mbere nĩ ũtigagĩrĩra ndarakorwo agĩthiĩ hathara, kana kũhũthĩra mbeca nĩ ũndũ wa maũndũ angĩhota gũkorwo akĩeherera. Wa mbere, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ ng'ombe ciake ciĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Haha nĩ kuuga atĩ nĩ irakorwo ikĩrorwo nĩ mandagĩtarĩ a mahiũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo gũtigĩrĩra itirĩ na mĩrimũ ĩrakorwo ĩkĩmathumbũra, oho na tũtambi ona two nĩ tũrakorwo tũkĩeherio. Na oho mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ arakorwo akĩhe ng'ombe ciake irio iria ciagĩrĩire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ĩtagũitanga, na eka ũũ nĩatigagĩrĩra atĩ ũrĩmi wake nĩ ũgũkorwo na bainda nĩ amu ng'ombe kana mahiũ matarĩ na mĩrimu nĩ makoragwo makĩruta iria kana nyama nyingĩ, na oho gũtigĩrĩra mũrĩmi ndanakorwo akĩhũthĩra mbeca nyingĩ harĩ ũrĩmi ũyũ. Oho, rĩrĩa mũrĩmi arakorwo agĩetha irio cia mahiũ nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra thumu ũrĩa araruta thĩ-inĩ wa ciugũ cia ng'ombe ciake nĩ arakorwo agĩkũria naguo irio iria angĩkorwo akĩhe ng'ombe ciake ta thaara o ũndũ ũmwe kana nyeki, nĩguo gũtigĩrĩra ndarahũthĩra mbeca nyingĩ harĩ kũgũra irio cia nduka, ũndũ ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi wake wĩna bainda na nĩ ũramũteithia gwa kahinda karaya.

Nĩũndũ wa mogarũrũku o ũndũ ũmwe na ũgarũrũku wa rĩera na gũkorwo rĩera rĩa ndukũ ici mũndũ ndangĩhota kuga ũrĩa rĩgakorwo rĩhana mũthenya wa rũciũ. Mũrĩmi nĩabatie gũtigĩrĩra nĩakorwo akĩrũmĩrĩra mĩtaratara ya ũbacĩrĩru thĩinĩ wa ũrĩmi wake nĩguo gũtigĩrĩra ũrĩmi wake wĩna baida o ũndũ ũmwe nĩaikara thĩinĩ wa ũrĩmi gwa kahinda karaihu. Kwa mũhano, mũrĩmi nĩabataire gũtigĩrĩra atĩ nĩakorwo agĩka ũrĩmi mũtukanu kana ũrĩmi wa mahiũ o ũndũ ũmwe na mĩmera nĩguo gũtigĩrĩra nĩakorwo ena njĩra itiganĩte cia gũkorwo akĩona mbeca. Na oho ciagũtwarithia na mbere ũrĩmi wake na haha nĩkuga nĩabatie gũtigĩrĩra nĩararĩma mahiũ o ũndũ ũmwe na mĩmera nĩguo gũtigĩrĩra indo iria irabatarĩka kũrĩo nĩ mahiũ nĩcio ciauma thĩinĩ wa mũgũnda wake, naguo thumu ũrĩa ona thĩinĩ wa ng'ombe ciake kana thĩinĩ wa mahiũ make nĩwathiĩ thĩinĩ wa mũgũnda ũndũ ũrĩa ũngĩmuteithia harĩ kweherania na kũgũra bataraitha cia nduka-inĩ, o ũndũ ũmwe na ndawa cia kũhũra tũtambi nĩamu angĩkorwo kwa mũhano, ena mũhu kana mathugumo ta ma thungura no ahote gũkorwo akĩhũrana na tũtambi ũndũ ũrĩa ũngĩmũteithĩrĩria harĩ ũrĩmi wake na kwagĩrithia baida ĩrĩa akoragwo akĩona kumana na ũrĩmi wa mahiũ o ũndũ ũmwe na wa mĩmera.

Thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, arĩmi nĩ makoragwo magĩtukania mĩthemba ĩtgiganĩte ya kũmenyerera tĩri, ta wa mbere, nĩ gũthiũrũrũkia irio thĩiniĩ wa mĩgũnda, o ũndũ ũmwe na kũhanda mĩmera ya kũhumbĩra tĩri, ona gwĩitĩrĩria kana kũhũthĩra mborera nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka nĩguo gũtigĩrĩra mũrĩmi nĩ akorwo akĩona maimĩrĩra marĩa arenda na harĩa arenda. Kwa mũhano thĩinĩ wa mĩgũnda ya macani o ũndũ ũmwe na kahũwa, arĩmi nĩ matigagĩrĩra nĩ makorwo magĩita mahuti thĩinĩ wa itina cia kĩ cia macani, nĩguo gũtigĩrĩra maĩ nĩ makorwo magĩikara kũu thĩ, na mĩmera nĩ yakorwo ĩgĩteithĩka, thĩinĩ wa ũrĩmi wa kahũwa, arĩmi nĩ makoragwo magĩita thumu, thĩinĩ wa mĩgũda yao ya kahũwa, o ũndũ ũmwe na kũmĩrĩmanĩria, nĩguo ĩthiĩ thĩinĩ wa tĩri, magacoka magaita mahuti kũu thĩ, na kũrĩa gũtanaitwo mahuti, arĩmi nĩ makoragwo makĩhanda mboco, ona kana meroni iria ciũĩkaine cia mĩigwa, kana thorn melon, iria ikoragwo ĩgĩtamba na kahũwa gakana gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciakorwo ikĩhumbĩra tĩri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, oho, arĩmi a mĩmera ĩtiganĩte, ta mboga, o ũndũ ũmwe na mĩciri nĩ matigagĩrĩra nĩ maracenjania indo ici, kĩmera gwa kĩmera, nĩguo gũtigĩrĩra kĩndũ kĩmwe gĩtinaikara handũ hamwe gwa kahinda karaya.

Nĩ gũkoragwo na ũguni mũnene mũno makĩria rĩrĩa arimi marakorwo makĩhũthĩra hinya wa riũwa thĩinĩ wa mũgũnda wao harĩ gwĩka maũndũ matiganĩte, kuona ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩnyihanyihia thogora wa mahinya tamarĩa makoragwo makĩrĩhwo ũtungata wa thitima, na thitima iria nyingĩ cikoragwo ciumanĩte na maĩ, kana na maguta ma ndithũrũ, maũndũ marĩa mothe matũ macũngagĩrĩria mũrĩmi gũkorwo akĩrĩha ngarama nene ĩrĩa ya motungata maya, rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhũthĩra hinya wa rĩũwa ĩno nĩ mĩtambo ya cora, wa mbere, angĩkorwo nĩ aramĩhũthĩra harĩ kũgucia maĩ thĩinĩ wa ndobori, ona kana kũhũra maĩ kuuma thĩinĩ wa ndemu, kana rũwĩ, nĩ atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũcũngagĩrĩria mũrĩmi kũhũthĩra mbeca nini thĩinĩ wa ũrĩmi wake, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩongerera bainda ĩrĩa akuona thĩinĩ wa ũrĩmi wake, o nakorwo nĩ mũrĩmi wa ngũkũ, ngũkũ iria ikoragwo ĩgĩbatara ũrugarĩ, mũrĩmi angihota gũkorwo akĩhũthĩra hinya ũyũ wa riũwa kana wa cora, nĩ akoragwo akĩeherera thogora mũnene wa thitima, ũndũ ũrĩa ũtũmaga akorwo akĩhota kwendia eeh ngũkũ ciake na thogora mwega thĩinĩ wa thoko, ona gũtigĩrĩra thoko yake nĩ njega, na nĩona mbeca iria cimwagĩrĩire, na ũrĩmi wake nĩ wakorwo wĩ wa bainda.

Ũtanaruta nyanya ciaku thĩinĩ wa tuta no nginya ũkorwo wĩkĩte meharĩrĩria ta mũrĩmi, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũgĩthamia nyanya ciaku. Wa mbere, no nginya ũkorwo na mũgũnda ũgũkorwo ũkĩigana mũigana wa nyanya iria ciĩ thĩinĩ wa tuta, na kuma hau ũkorwo ũkĩrĩmithia mũgũnda ũcio nĩguo gũtigĩrĩra nĩwakorwo wĩ muororo ũndũ nyanya ciaku ingĩkorwo igĩkũra. Wa keerĩ, okorwo wahũthĩra theci kana icembe kana ona itinga gũkorwo ũkĩrĩma gĩcigo gĩkĩ kĩa mũgũnda, nĩũbatiĩ gũkorwo ũkĩhũra mahiga macio nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahũthahũtha na matiga gũkorwo me mahiga nĩmakorwo me tĩĩri mũhũthũ. Kumagia na hau, nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩenja marima kana mĩtaro kũringana na ũrĩa ũkwenda gũkorwo ũkĩhanda nyanya ciaku. Kuma hau ũkorwo ũgĩkĩra thumu wa kĩmerera na angĩkorwo nĩ ũrenda gũkorwo ũkĩongerera bataraitha no ũkorwo ũkĩongerera. Nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩĩkĩra maaĩ thĩinĩ wa marima kana mĩtaro ĩyo, na okorwo ũrenda kũhũthĩra mĩtambo ya kũhe maaĩ mĩmera no ũkorwo warĩte mĩbaibũ yaku na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire nĩguo gũtigĩrĩra wahanda ndũgũkorwo ũkĩgia mĩmera ĩyo rĩngĩ. Na kumania na hau nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkithamia mĩmera ĩno yaku ũkorwo ũkĩmĩtwara thĩinĩ wa marima maya marĩa wenjete.

Kwĩ na njĩra itiganĩte iria arĩmi makoragwo makĩhũthĩra harĩ gwĩtiria o ũndũ ũmwe na kũhũrana na tũtambi na njĩra itiganĩte. Wa mbere okorwo nĩ mũrĩmi wa mahiũ nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ ciugũ ciake nĩ theru nĩ amu rĩrĩa kiugũ gĩkorwo gĩtarĩ gĩtheru nĩ kĩgucagĩrĩria tũtambi tũria tũkoragwo tũkĩnyarira mahiũ make. Wa keerĩ, mũrĩmi wa mahiũ nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra ndanakorwo akĩrĩithia ngombe ciake kũndũ gũtarĩ kũrore wega ta barabara-inĩ, kuona kũndũ kũu ngombe ciahota gũkorwo ikĩũngania ngũha, ndeto ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩrehera ngombe ciake mĩrimũ o ũndũ ũmwe na mbũri. Mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩahanda mbembe kana mĩmera ĩrahota gwĩtiria mĩrimũ na mũno mũno makĩria tũtambi na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ndanakorwo agĩthiĩ hathara kuumana na irio ciake gũthũkio nĩ tũtambi. Na o ho angĩkorwo nĩ arenda kũhũthĩra njĩra cia ũndũire cia kũhũrana na tũtambi, kwa mũhano rĩrĩa arakorwo akĩrĩma mboga kumana na gathũa karĩa gakoragwo gakĩnyarira thũkũma, no akorwo akĩhanda mĩbangi nĩguo gũtigĩrĩra atĩ tíũtmbi ta tũtũ tũtinakorwo tũkĩnyarira irio ciake, na nĩ akorwo akĩona maciaro marĩa maagĩrĩire kuma kwĩ mũgũnda wake.

Nĩũndũ wa ũgarũrũku o ũndũ umwe na ũcenjia wa rĩera ũrĩa ũkoretwo ũkĩhanĩka ica ikuhĩ, he na bata mũrĩmi gũkorwo agĩtigĩrĩra thĩinĩ wa ũrĩmi wake nĩ akorwo agĩka maundũ marĩa maratigĩrĩra ũrĩmi wake ndũnakorwo ũkĩgagaya kana ũkĩhotoma na nĩ wakorwo ũgĩthi nambere na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire. Kwa mũhano rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhanda mĩtĩ thĩinĩ wa mũgũnda wake kũrĩa kwĩ na irio, nĩ akoragwo agĩteithia na njĩra nene mũno marĩa matũrigicĩirie. Wa mbere, mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩnyita tĩĩri, ũndũ ũrĩa ũteithagirĩria rĩrĩa mbura yaura, gũkorwo maaĩ makĩingĩra thĩinĩ wa thĩ na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire, na ho kũgirĩrĩria maaĩ mau gũthiĩ kana gũkua tĩĩri ũcio kana kĩguũ, ũndũ ũrĩa ũgĩtiga mũgũnda wĩ mũhĩnju. O ho, mĩtĩ ĩno no ĩhũthĩrwo ta irio kũrĩmahiũ marĩa e namo o na kana rĩrĩa arabatara gũkorwo akíĩrĩra mahuti thĩ thĩini wa mĩmera yake, no akorwo akĩhũthĩra mahuti maya na nira ĩrĩa yaagĩrĩire. O ho mĩtĩ ĩno nĩ ĩteithagĩrĩria harĩ gũkorwo ĩkĩhe mĩmera kĩruru, na gũtigĩrĩra atĩ riũa rĩtirakorwo rĩkĩgucia maaĩ maingĩ thĩinĩ wa tĩĩri, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mĩmera ĩrĩa ĩ thĩ wa mĩtĩ ĩyo gũkorwo ĩgĩkũra na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire, na o ho ĩtagũcinwo mũno nĩ riũa.

Kwĩna mathĩna kĩhĩri marĩa makoragwo magĩcamania na andũ arĩa makoragwo magĩikara icigo iria ikoragwo na mbura nini mũno makiria rĩrĩa marenda gũkorwo makĩmenyerera maaĩ mao. Wambere icigo ici nĩ ikoragwo igĩikara gwa kahinda karaya mũno gũtarĩ kwaura mbura, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩcungĩrĩria nyeki, o ũndũ ũmwe na mĩtĩ ĩrĩa ĩĩ kũndũ gũkũ ĩkorwo ĩkĩũma. Na rĩrĩa mbura yakorwo ĩgĩkiura gũtikoragwo na mĩtĩ, kana nyeki ya kũnyita maaĩ maya nĩguo makorwo makĩingĩra thĩiniĩ wa tĩĩri, nĩ amu mĩtĩ ĩno ĩkoragwo ĩĩ mĩũmũ ona nyeki, ũndũ ũrĩa ũtũmaga tu maaĩ maũ moore, kana gũkorwo makĩrehe kĩguũ, matarĩ na ũteithio kũrĩ aikari a mwena ũyũ. Oho mbura ici ciuraga gwa kahinda kanini, na ndiuraga njiganu, koguo andũ a gũikara gũkũ matĩkoragwo makĩgĩa kahinda keega ga kũanĩrĩria maaĩ maya na kũmaiga, na matikoragwo na ũhoti wa gũkorwo magĩaka mandemu, ona kana kũgũra matangi ma kũiga maaĩ maya, nĩ amu ona matikoragwo makĩmenya ona rĩrĩa mbura ĩkaura. Oho nĩ ũndũ wa gũikara gũtakuura gwa kahinda karaihu, andũ aya nĩ makoragwo makĩenja ithima ndiku, ũndũ ũrĩa ũthiaga na mbere na kũnyihia maaĩ marĩa me thĩiniĩ wa tíĩri na ũndũ ũrĩa ũcungagĩrĩria icigo ici ithiĩ na mbere ona kũũma. Ũndũ ũrĩa ũkoraguo ũkĩnina ũkũria wa mĩmera icigo-inĩ ici.

Rĩrĩa ciana ciahota gũkorwo igĩthoma kũhĩtũkĩra mĩtambo ya ndigito, ũndũ ũcio nĩũkũhota gũteithĩrĩria bũrũri o ũndũ ũmwe na rũhonge rwa gĩthomo na njĩra nene mũno makĩria. Kuona wambere nĩũgũkorwo ũkĩnina thogora ũrĩa thirikari ĩrakoragwo ĩkĩhũthĩra harĩ kũgũra mabuku, o ũndũ ũmwe na kũmacabithia na gũcoka kũmatwara kũrĩ arutwo. Kuona rĩu arutwo me thĩinĩ wa mathukuru na mena mĩtambo ta ya tablet o ũndũ ũmwe na laptop no makorwo makĩamũkĩra mabuku maya ĩmwe kwa ĩmwe kũhitũkĩra apps iria mekĩrĩirwo thĩinĩ wa tablet ici, na iria marakorwo makĩhũthĩra thĩinĩ wa thukuru. Oho gĩthomo gĩkĩ nĩgĩgũteithia harĩ kũharĩria mbeũ ĩno njĩthĩ harĩ gũkorwo makĩiyũkia mawĩra ma rũhonge rwa ndigito makĩrĩkia mathukuru, nĩamu nĩmagũkorwo mohĩgĩrĩire maũndũ megiĩ tekinorojĩ. Na oho rĩrĩa ciana ici cigũkorwo cigĩthoma kũhĩtũkĩra mĩtambo ya ndigito nĩigũkorwo ikĩararamia o ũndũ ũmwe na gũkũria meciria mao tiga tu kũhĩtũka kĩgeranio, nginya gũkorwo magĩthoma maũndũ magũgakorwo magĩĩthondekera mawĩra mao rĩrĩa makorwo makĩrĩkia thukuru handũ ha gũkorwo magĩetha wĩra rĩrĩa marĩkia mathomo mao.

Mĩtĩ ya matunda ta mĩtĩ ingĩ o yothe nĩ yendaga guikaraga ĩgĩcehagwo, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũtĩ ũcio nĩ wakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na okorwo nĩ matunda nĩ wakorwo ũkĩhe mũrĩmi matunda na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire. Rĩrĩa mũtĩ waku wa matunda ũrenda gũkorwo ukĩehererio honge imwe, wa mbere nĩ kũmenya nĩ honge irĩkũ ibatiĩ gũkorwo ikĩeherio. Na ta mũrĩmi wa matunda, honge iria cibatiĩ gũkorwo ikĩeherio nĩ iria ciĩ nathĩ wa mũtĩ waku wa matunda. Honge ici nĩ iria cikoragwo cikũrĩte na igakorwo nĩ iciarĩte maciaro, na mbere ya gũkorwo ũgĩceha mũtĩ waku wa matunda, wa mbere nĩ ũbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ kĩmera kĩa matunda nĩ gĩathira na ũguo nĩ kuuga atĩ mũtĩ waku ndũrĩ na matunda ũtigĩtie thĩiniĩ wa honge ciaguo. Wa kerĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ honge ici nĩ wakorwo ũgĩcitema na njĩra njega, ũndũ ũtagũtiga kĩrema kana kĩronda thĩiniĩ wa mutĩ ũcio. Nĩguo gũkinyanĩria maũndũ maya, no ũkorwo ũgĩtema honge ici na rũhiũ na njĩra bacĩrĩre, ona korwo, kana ũkorwo ũkĩoya thoo iria cia mĩgũnda, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wakorwo ũkĩrenga na njĩra ya kahora, nĩguo gũtigĩrĩra kĩhonge kĩu gĩtinakorwo gĩgĩtihia mũmera ũcio, nĩguo gũtigĩrĩra mũtĩ waku ndũrahũthĩra hinya mũingĩ kũhonia kĩronda handũ ha gũthondekera matunda maguo irio.

Nĩ ũndũ wa bata mũno makĩria arĩmi gũkorwo magĩtwarithia na mbere ũrĩmi wa ũmenyereru, nĩamu ndeto ĩno nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria bũrũri ona o arĩmi aya kĩũmbe harĩ gũkorwo na ũgitĩri wa irio, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ manyihanyihia ũkĩa, ona kana ma maũhukia, na kwamũhano, angĩkorwo kwa mũrĩmi nĩ kwĩna riũwa inene, kana mbura nĩ ĩkokragwo ĩgĩikara gwa kahinda karaihu ga gũtekura, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi ũrĩa arathiĩ na mbere thĩinĩ wa gĩcigo gĩake, nĩ ũratwarana na rĩera rĩake, kwa mũhano, nĩ arakorwo akĩhanda irio iria ikoragwo ĩgĩkũra na kahinda kanini, na ũndũ ũcio nĩ ũrĩtigagĩrĩra ona kwĩna mbura nini, we nĩakorwo akĩona magetha, na oho, andũ mena irio matikoragwo na ũkĩa, na njĩra ĩyo no ĩkorwo ĩkĩnina thĩna thĩinĩ wa gĩcigo kĩu, oho akorwo nĩ arĩithia a ng'ombe nĩ mabatiĩ nĩ kũmenya nĩ mbegũ ĩrĩkũ mangĩkorwo makĩrĩithia ĩrĩa ĩngĩhota gũkorwo ĩgĩtiria rĩũwa, o ũndũ ũmwe na nyeki nyũmũ, ũndũ ũrĩa ũngĩtigĩrĩra atĩ andũ a itũra rĩu, nĩ marathiĩ na mbere na kuona iria o ũndũ ũmwe na ng'ombe ciao itirakua rĩrĩa kwĩna riũwa inene, arĩmi angĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ maũndũ marĩa mareka nĩ maratwarana na rĩera rĩrĩa rĩkoragwo rĩkwao, nĩguo gũtigĩrĩra matinathiĩ hathara na nĩ mahũna ona rĩrĩa kwĩna ngaragu.

Mai ma ngũkũ rĩrĩa mahatwo thĩinĩ wa kiugũ, kana kĩũmba kĩa ngũkũ, nĩ mateithagia, na nĩ makoragwo ona ũteithio mũnene mũno makĩria he mũrĩmi kuona, wa mbere nĩ makoragwo me thumu mwega mũno makĩria rĩrĩa ũrakorwo ũkĩhanda nyeni mũthemba wa spinach o ũndũ ũmwe na thũkũma. Kuona nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria na njĩra nene harĩ ũkũria wa indo ici na njĩra ya kĩmerera. Oho mai ma ngũkũ rĩrĩa makorwo magĩkĩrwo ta thumu thĩiniĩ wa mĩmera, nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria kũingata mĩthemba ĩmwe ya tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩgũmĩra mĩmera, na ũndũ ũcio ũgakorwo ũgĩteithĩrĩria mũrĩmi harĩ kũnyihanyihia ngarama ya kũhũthĩra ndawa cia tũtambi cia nduka-inĩ. Oho mai maya ma ngũkũ nĩ mateithagĩrĩria harĩ gũteithĩrĩria gũthondeka tĩĩri na njĩra ya gũtigĩrĩra tĩĩri nĩ ũranyitana na njĩra ĩrĩa njega, na gũtũma mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo harĩa hena thumu ũyũ ikorwo igĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Kwĩ na njĩra itiganĩte irĩa mũrĩmi abatiĩ nĩ gũkorwo agĩthingata kũgirĩrĩria gũthũkio gwa tĩĩri ona mĩgũnda ya ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra atĩ arĩmi matinakorwo makĩrenga mĩtĩ na njĩra ĩtaagĩrĩire. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ tĩĩri ndũnakorwo ũgĩtigwo wĩ njaga, nĩguo kwaga kũhe rũhuho o ũndũ ũmwe na maĩ ma kĩguo kamweke kega ga gũkorwo ũgĩkua tĩĩri ũyũ. Wa kerĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa mĩtĩ ĩno yahandwo na njĩra ĩrĩa njega thĩiniĩ wa mũgũnda, nĩ ĩteithagia harĩ kũrũmia na kũnyita tĩĩri. Nĩguo gũtigĩrĩra ndũnakorwo ũgĩkuo nĩ kĩguo kana rũhuho, ũndũ ũrĩa ũtũmaga tĩĩri ndũgathũke na mĩgũnda ya ũrĩmi ndĩgakorwo ĩkĩhĩnja. Oho mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ atiga gũkorwo akĩhũthĩra bataraitha ya nduka-inĩ rĩrĩa agũkorwo akĩrĩma na gũkũria indo ciake. No ithenya-inĩ rĩa ĩyo nĩ akorwo agĩĩkĩra thumu ũrĩa umanaga na mahiũ kana mahuti ma mũgũnda. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ akorwo agĩthiĩ na mbere na gũteithia tĩĩri wake harĩ kũnora, na njĩra ya kĩĩmerera atakuongerera ũrũrũ wa tĩĩri, ũrĩa ũkoragwo ũgĩthũkia tĩĩri o ũndũ ũmwe na gũthũkia mĩmera.

Nĩ ũndũ wa mogarũrũku ma rĩera o ũndũ ũmwe na kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, arĩmi nĩ marathiĩ na mbere na kũhĩmbĩria mĩtaratara ĩtiganĩte ya ũrĩmi. Wa mbere, arĩ ũrĩmi ũtarĩ wa gũcimba mũgũnda. Ũrĩmi ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩteithĩrĩria arĩmi na njĩra nene, kuona wa mbere nĩ ũkoragwo ũkĩnyihanyihia mahũthĩro ma mũgũnda kana mbeca irĩa ikoragwo ikĩhũthĩka thĩiniĩ wa kũrĩma. Kuona mũrĩmi ndarabatara itinga ona kana andũ arĩa megũkorwo makĩrĩma mũgũnda wake nĩguo ahande. Nĩ amu akoragwo tu akĩenja irima kana mũtaro harĩa tu arakorwo akĩhanda mĩmera yake, ũndũ ũrĩa ũmũnyihanyihagĩria mohũthĩro. Oho rĩrĩa mũrĩmi akorwo atekũrĩma mũgũnda na njĩra nene, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria harĩ kũgitĩra tĩĩri kumana na gũkuo nĩ rũhuho kana kĩguo. Ũndũ ũrĩa ũhanĩkaga rĩrĩa tĩĩri wakorwo ũkĩenjwo kana ũkĩrĩmwo na njĩra ya thĩ mũno makĩria, na kũũhũthia na kũwĩkĩra ũgwati-inĩ wa gũkuo nĩ rũhuho kana nĩ maĩ. No rĩrĩa mũrĩmi aga kũrĩma, ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ njĩra ĩmwe njega ya kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, o ũndũ ũmwe na kũmenyerera tĩĩri wa mũgũnda na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire.

Ũhandi wa irio hamwe na mĩtĩ nĩũnyitĩte itemi inene mũno makĩria harĩ kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, na oho kũgirĩrĩria kũrekererio kwa ngaci iria ithũkagia rĩera. Kwa mũhano, rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhanda mĩtĩ thĩinĩ wa mũgũnda wake nĩakoragwo akĩhũthĩra mĩtĩ ĩno ta ngũ cia gũkorwo akĩruga thĩinĩ wa mũciĩ, ũndũ ũrĩa ũgiragĩrĩria mũrĩmi gũkorwo agĩthiĩ gũtema mĩtĩ thĩinĩ wa ithaka cia kĩndũire, ũndũ ũrĩa ũteithagia harĩkũmenyerara mĩtitũ. Mũtĩ o ũndũ ũmwe nĩ ũkoragwo ũkĩgucia rĩera rĩrĩa rĩũĩkaine ta carbon dioxide na rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩigwo thĩinĩ wa mũtĩ mahuti o ũndũ ũmwe na ngothi ya mũtĩ, ũcio na gũtigĩrĩra rĩera rĩrĩ rĩtinakorwo rĩkĩrehe ũrugarĩ thĩinĩ wa thĩ ũrĩa ũĩkane ta global warming. Oho rĩrĩa mũrĩmi akorwo agĩtukania mĩtĩ thĩinĩ wa mũgũnda wake ũndũ ũcio nĩũheyaga mahiũ make kĩruru o ũndũ ũmwe na irio. Ndeto ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mahiũ harĩ gũthĩa irio na kũnyihanyihia mũrutĩre wa ngaci ĩrĩa yũĩkaine ta methyne, iria onayo ĩtakoragwo ĩ njega rĩrĩa yarekererio gũkũ nja. Rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhũthĩra thumu ũrĩa umanaga na mahuti ma mĩtĩ oho nĩatigagĩrĩra ndarahũthĩra bataraitha ĩrĩa nayo ĩkoragwo ĩkĩrekereria ngaci njũru thĩinĩ wa riera.

Kwĩ na maũndũ matiganĩte marĩa mũrĩmi abatiĩ nĩ gũkorwo agĩĩka nĩguo gũtigĩrĩra nyũmba iria cia ũrugarĩ akoragwo akĩhũthĩra harĩ gũkũria irio nĩ ciakorwo ikĩrorwo na njĩra njega nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ciaikara gwa kahinda karaya. Wa mbere mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo agĩthambia maratathi maya ma naironi angikorwo nĩmo ahũthĩrĩte gwaka nyũmba ici o na kana nĩ plastic ahũthĩrĩte, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra nĩ aramathambia maita meerĩ kana maigana ũna harĩ o mwaka nĩguo gũtigĩrĩra nyũmba ici nĩ iraingĩra riũa kana ũtheri mũiganu wa riũa nĩguo mĩmera ĩkorwo ĩkĩamũkĩra ũtheri ũrĩa waagĩrĩire. O ho nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ arakorwo akĩhingũra mĩanya ya kũingĩria rĩera thĩinĩ wa nyũmba ici nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtinakorwo na maaĩ maingĩ thĩinĩ wa nyũmba ici, ũndũ ũrĩa ũngĩtũma okorwo nĩ ikĩngĩ cia mĩtĩ ikorwo ikĩguma, onokorwo nĩ cuma ikorwo ikĩgĩa gutu. O ho nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ ndarakorwo agĩitĩrĩria mĩmera yake maaĩ maingĩ nĩguo gũkorwo nĩ anyihanyihia maaĩ marĩa marakorwo makĩũmbũka thĩinĩ wa nyũmba ici nĩguo wa mbere mĩrimũ ndigakorwo igĩtherema kũu thĩinĩ wa nyũmba nĩũndũ wa ũgunyu o ũndũ ũmwe na gũtinagĩa na gutu.

Ngaci ya Methane nĩ ĩtwĩĩkĩte ũgwati mũno thĩinĩ wa thĩ, kuona nĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria kũhiũha kwa rĩera, na mũno makĩrĩa ĩkĩringithanio na ngaci ya Carbon Dioxide ĩrĩa rĩu nĩ maita makĩria ma mĩrongo ĩnana harĩ ũrĩa ĩrakorwo ĩgĩthũkia marĩa matũrigicĩirie, ndĩna mĩtaratara ĩtiganĩte ya kũnyihia ũruti ũyũ wa ngaci thĩinĩ wa mũgũnda wakwa, na mũno makĩria kuona ĩkoragwo ĩkĩrutwo nĩ mahiũ, wa mbere nĩ ndigĩrĩire atĩ irio iria ndĩrakorwo ngĩhe mahiũ makwa nĩ irio ikinyanĩirie ikĩro, o ũndũ ũmwle cĩna ũhũtho wa gũthĩya, nĩguo gũtigĩrĩra ng'ome itinakorwo ikĩruta ngaci ĩno na gĩkĩro kĩnene, oho, nĩũndũ wa ũtukania wa ũrĩmi, harĩa ndukanĩtie ũrĩmi wa mĩtĩ, irio, o ũndũ ũmwe na mahiũ, ngaci ũno nĩ ĩrakorwo ĩkĩgucio, na kũnyujo nĩ mĩtĩ, ũndũ ũrĩa ũrateithĩrĩria harĩ kũmĩnyihanyihia thĩinĩ wa rĩera, na oho nĩ ndigĩrĩire atĩ mthumu ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ciugo ciakwa, nĩ ndakorwo ngĩwĩkĩra thĩinĩ wa irima rĩa gũthondeka bayo ngaci, ũndũ ũrĩa ũratũma gĩko gĩkĩ kana rĩera rĩrĩ rĩtige gũkorwo rĩ rĩera-inĩ, mogwati marĩa maimanaga na Methane, nĩta ũhiũhu wa rĩera, kana Global warming, o ũndũ ũmwe nĩ ĩyihanyihagia ũruti wa iria wa ng'ombe, kuona rĩrĩa thumu ũyũ wĩ kiugo nĩ ũkoragwo na ũrugarĩ mwĩingĩ na gũcũngĩrĩria ng'ombe yage kũruta iria rĩingĩ.

Mũtambo ũyũ ũrĩa ũteithagĩrĩria kũhe mũndũ mĩnyugĩ ya intaneti handũ harĩa hothe athiĩ, hatakũringana kana nĩ mũciĩ kana ona nĩ kũndũ kũraihu na mataũni, nĩũkoretwo ũgĩteithĩrĩria mũno akenya mũno makĩria thukuru iria irĩ kũraihu, na kũrĩa gũtakinyĩte intaneti ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtambio kũhĩtũkĩra thĩ ona kana kũhĩtũkĩra waya-inĩ cia thitima. Na nĩ ũkoretwo arĩ ũteithio mũnene mũno harĩ mathukuru ta macio, kuona nĩmakoragwo makĩamũkĩra motungata ta ma intaneti na kũmahotithia gũthiĩ na mbere na mathomo mao, na ũndũ ũmwe na gũkorwo magĩka ũthuthuria ũrĩa marabatara thĩiniĩ wa intaneti, mũgarũ na hau kabere kũrĩa gũtarĩ na mĩtambo ta ĩno arutwo ta acio marakoragwo na thĩna wa kwamũkĩra motungata ma intaneti, na rĩu kuoneka kwa ũtungata ta ũyũ nĩkũraiganania arutwo a icagi-inĩ o ũndũ ũmwe na amataũni-inĩ. Oho mũtambo ũyũ nĩ ũtigagĩra atĩ arimũ nĩmahota gũkorwo makĩheyana mathomo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na no makorwo makĩamũkĩra indo cia ũthomithania kuma kũndũ na kũndũ, matagũthiĩ kana matakuma thĩiniĩ wa mathukuru kana icagi-inĩ na matũra-inĩ marĩa marĩ.

Mũciĩ wa nyamũ wa Nairobi noguo tu mũciĩ ũrĩa ũkoragwo thĩiniĩ wa gatagatĩ ka mũciĩ mũnene thĩiniĩ wa thĩ, na ũrĩa ũkoragwo ũkĩgucĩrĩria agendi aingĩ mũno kuma gũkũ bũrũri-inĩ o ũndũ ũmwe kuma nja wa bũrũri. Kwĩna mĩthemba ĩtiganĩte ya nyamũ irĩa cirĩ ũgwati-inĩ na ikoragwo ikĩonanio kana ikĩoneka thĩiniĩ wa rũnyanjara rũrũ rwa nyamũ rwa Nairobi. Na ũmwe kana ĩmwe ya nyamũ ici nĩ kanyũtũ na kĩmonimoni ĩrĩa yũĩkaine ta cheetah ĩrĩa ĩkoretwo ĩĩ ũgwati-inĩ wa gũthira, na ĩrĩa ĩkoragwo ĩigĩtwo na yonekaga thĩiniĩ wa rũnyanjara rũrũ. O ho hena mĩthemba ĩtiganĩte ya kĩhũngũ na ona yo ĩkoragwo ĩ thĩiniĩ wa rũnyanjara rũrũ rwa nyamũ. Nĩ ũndũ wa kũrĩa ciakoragwo gũkorwo gũthũkangĩtio, na gũkorwo ikĩheyo thumu nĩguo ikorwo ikĩnyitwo. Harĩ ona mĩthemba ĩtiganĩte ya mĩrũthi o ũndũ ũmwe na njogu cikoragwo thĩiniĩ wa Nairobi National Park cikoretwo cikĩigwo gũkũ nĩ ũndũ ikoretwo ciĩ ũgwati-inĩ wa gũkorwo igĩthira. Na oho nĩ harĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya nyamũ ingĩ irĩa ikoragwo thĩiniĩ wa rũnyanjara rũrũ rwa nyamũ.

Kambuni cia ũkinyanĩria nĩ irathiĩ na mbere na gũtambia mĩtambo ya internet na kana gwĩkĩra waya cia internet nĩguo gũtigĩrĩra ũtungata wa internet nĩ wauma gĩcigo kĩmwe, wathiĩ nginya gĩcigo kĩrĩa kĩngĩ. Na rĩrĩa internet ĩno yakorwo ĩgĩtambio kũhĩtũkĩra thĩĩ, kana waya gũkorwo ci kiumbĩkwo thĩiniĩ wa tĩĩri, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria harĩ gũkorwo na wĩhokeku, o ũndũ ũmwe na wũigĩrĩrĩki, na ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra atĩ ahũthĩri a internet matĩrakorwo makĩaga ũtungata ũyũ kuumana na waya ici gũkorwo igĩthũkio kahinda gwa kahinda, tondũ ũrĩa wa hanĩkaga rĩrĩa waya ici ciakoragwo cigĩkĩrwo kũndũ mĩtĩ-inĩ, ona kana gũkorwo atĩ nĩ iraikio ĩmwe kwa ĩmwe na mĩnyugĩ, na o ũndũ ũmwe ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩrĩirie motungata ma internet gũkorwo magĩkinya kũndũ gũtararĩ tene, na kũhũthia mawĩra, o ũndũ ũmwe na mĩhango ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ akenya kũhĩtũkĩra internet.

Rĩrĩa ndaririkana mũtaratara ũrĩa thirikari ya Jubilee ĩtongoretio nĩ ũrĩa warĩ mwandĩki mũkarũhu wa Ministry ya ũgitĩri wa thĩiniĩ, Karanja wa Gĩbico, yakorirwo ĩkĩra akenya makorwo makĩandĩkithia na mũbango wa Huduma Number. Nĩ ũndũ ũndakaragia mũno nĩ ũndũ wa maũndũ maigana ũna. Wa mbere, nĩ atĩ Kenya yarĩ na kamweke kega ga gũkorwo ĩgĩĩkĩra motungata mothe ma akenya thĩiniĩ wa kandi ĩmwe. Ũndũ ũrĩa ũngĩeheririe bata wa mũndũ gũkorwo na gĩbandĩ, ũndũ wa gũkorwo na passport o ũndũ ũmwe na gũkorwo na marũa mangĩ maingĩ marĩa mũkenya abataragia namo. Kuona Huduma Number yarĩ na kĩoneki kĩa maũndũ mothe magakoragwo thĩiniĩ wa kandi ĩmwe. Kuona atĩ kandi ĩno ndĩakorirwo ĩkĩruta wĩra, nĩ kuuga ũyũ waya gũkorwo warĩ o mũcoro wa aruti a wĩra a thirikari o ũndũ ũmwe na ahũri a biacara arĩa makoragwo makĩungumania maũndũ ma thirikari. Gũkorwo magĩthondeka mbeca kũhĩtũkĩra gũthondeka kandi icio cia Huduma Number, hatarĩ na muoroto wa akenya gũgakorwo magĩcihũthĩra na njĩra ya kũhũthia ũrĩa mũkenya akoragwo akĩamũkĩra motungata ma thirikari. Na ndeto ĩyo ĩkandakaria na njĩra nene.

Motungata o ũndũ ũmwe na wabici cia Huduma Center nĩ mũtaratara wakorirwo ũkĩambĩrĩrio nĩ thirikari ya Jubilee ĩrĩa yatongoragio nĩ mũgathe Uhuru wa Kenyatta. Nake ũrĩa warĩ Minister wa thirikari cia matũra arĩ Anne Waigũrũ, na ũrĩa wakorirwo akĩambĩrĩria mawabici maya ma Huduma. Kũrĩa makorirwo magĩteithia akenya na njĩra ya gũthondeka kũrĩa akenya marĩkoragwo makĩamũkĩra motungata matiganĩte thĩiniĩ wa nyũmba ĩmwe. Handũ ha ũrĩa hau kabera hakoragwo atĩ we ũngĩabatarire ũndũ ũmwe wa thirikari no nginya ũkorwo ũgĩthiĩ mawabici maingĩ ma thirikari. No thĩiniĩ wa Huduma Center no ũkorwo ũkĩamũkĩra motungata matiganĩte ta ũngikorwo ũtete gĩbandĩ gĩaku, no ũkorwo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa Huduma Center, ũkorwo ũkĩoywo irore ciaku, na ũhũrwo mbica na ũkorwo ũgĩeterera kũheyo gĩbandĩ kĩngĩ. Angĩkorwo nĩ ũrenda gũkorwo ũkĩona marũa ma wonjoria, no ũkorwo ũgĩthiĩ thĩiniĩ wa Huduma Center na ũkorwo ũkĩmona. Angĩkorwo nĩ ũrenda kwambĩrĩria biacara na nĩ ũrenda gũkorwo ũgĩetha rĩtwa rĩrĩa ũgũkorwo ũgĩta kambuni kana biacara yaku, no ũthiĩ gũkũ ũkorwo ũgĩetha rĩtwa na kũrĩigithia. Ona kana ũngĩkorwo ũngĩkĩenda kwandĩkithia kambuni yaku, motungata maya mothe no ũheyo thĩiniĩ wa Huduma Center na njĩra hũthũ.

Kuma rĩrĩa thirikari ya Kenya Kwanza yakorirwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa wathani, nĩ makoretwo makĩhũthĩra mũigana mũnene wa mbeca harĩ gwaka werũ o ũndu ũmwe na kũmenyerera nyũmba itiganĩte cia thirikari. Na mũno makĩria thingira mũnene wa iregi wa Nairobi o ũndũ ũmwe na mathingira manini icigo-inĩ itiganĩte thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. Thĩinĩ wa budget ya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo irĩ na inya ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithano, budget nĩ yakoretwo ĩkĩhetũkia atĩ nyũmba kana thingira mũnini wa iregi wa Naikuru ũkorwo ũkĩheo ciringi mirioni magana merĩ ma mĩrongó ĩtano nĩguo kũwaka werũ o ũndũ ũmwe na gũthiĩ na mbere na kũũcenjia ũthiũ waguo. Naguo thĩiniĩ wa budget ya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithano na mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ, thingira ũyũ mũnini wa Naikuru ũkoretwo ũkĩigĩrwo keheri-inĩ ciringi mirioni mĩrongo ĩrĩ na ithano cia kũrĩkia wĩra ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa nyũmba ĩyo wa kũmĩhe ũthiũ mwerũ o ũndũ umwe na gũthondeka mĩako ĩngĩ kũu thĩinĩ.

Ũrĩmi ũrĩa ũkoragwo ugĩtwarithio na mbere thĩiniĩ wa nyũmba cia kũhanda, nĩ ukoragwo wĩ wa bata mũno makĩria gũkũ bũrũri-inĩ, kuona wa mbere nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩĩria mũrĩmi kumana na gũthumbũrwo nĩ mogarũrũku o ũndũ ũmwe na ũcenjia wa rĩera gũkũ bũrũri-inĩ. Andũ arĩa makoragwo me na ũhoti wa gwaka nyũmba ici nĩ makoragwo magĩtigĩrĩra atĩ me na magetha mwaka mũgima ona matakũmaka kana kwĩ na riũa kana mbura nene ĩngĩthũkangia irio iria makoretwo makĩhanda. Na nĩũndũ wa ũrĩmi ũyũ wao, magetha mao nĩ makoragwo me mega mũno makĩria, kuona wa mbere magetha mao matikoragwo magĩthũkio nĩ indo ta nyoni okorwo nĩ mbembe ta ũrĩa kũhanĩkaga kũrĩ arĩmi arĩa makoragwo magĩthiĩ na mbere na ũrĩmi wao thĩiniĩ wa mĩgũnda ĩtarĩ mĩhumbĩre, o ũndũ ũmwe, magetha mao matikoragwo manyamarĩtio nĩ tũtambi o ũndũ ũmwe na tũgunyu, kuona thĩiniĩ wa nyũmba ici nĩ gũkoragwo gũtarĩ na tũtambi na mĩrimũ ndĩkoragwo ĩ mĩingĩ, nĩ amu mũrĩmi nĩ ahotaga gũkorwo akĩmĩrigĩrĩria o ũndũ ũmwe na kũhũrana nayo ĩtanathũkia maciaro make.

Ũrĩmi kũrĩ andũ aingĩ matukũ-inĩ maya nĩ watuĩkire nĩ ũrĩmi wa mbeca. Harĩa o mũrĩmi akoragwo akĩingĩra thĩiniĩ wa mĩhango ya kũrĩma, nĩguo akorwo akĩona mbeca gũtwarithia na mbere mũtũũrĩre wake. Arĩmi aingĩ mũno makĩrĩa a macani nĩ makorirwo makĩmunya macani mao, ona arĩmi a kahũa magĩkorwo makĩmunya kahũa kao, na kũingĩra thĩiniĩ wa ũrĩmi wa ng'ombe kana wa mahiũ. Nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte ta thogora gũthũka wa macani o ũndũ ũmwe na kahũa, kana gũikarĩrio mbeca ciao mũno. Na rĩrĩa magũrĩrwo maciaro mao makagũrĩrwo na mbeca cia thĩ, ũndũ ũrĩa watũmaga makorwo magĩthiĩ hathara na ũrĩmi ũcio kwaga kũmateithia. No rĩrĩa maingĩra thĩiniĩ wa ũrĩmi wa mahiũ, mũno makĩria ũrĩmi wa iria, ng'ombe ciakorwo ikĩruta iria, mũrĩmi nĩ amenyaga egũkorwo akĩamũkĩra mbeca ciake mũico wa kiumia ona kana mũico wa mweri kũringana na kũrĩa akoragwo akĩendia iria rĩake. Na akorwo ena ũhoti, mũrĩmi no ahote gũkorwo agĩĩthondekera iria rĩake na kwenderia andũ o mũthenya, ona kana gũthondeka iria imata, kana kũrĩĩkĩra mĩkebe na gũkorwo akĩona mbeca atagweterera mĩeri mĩingĩ kana mwaka ta ũrĩa macani na kahũa ciamwetagĩrĩria.

Arĩmi aingi a mahũa makoragwo magĩka ũrĩmi ũyũ na gĩkĩro kĩnene. Na ũguo nĩ kuuga atĩ ũguo noguo makoragwo magĩthũkia rĩera na njĩra nene. Kwĩna makinya matiganĩte mangĩkorwo magĩkinyũkia nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo manyihanyihia ngaci irĩa makoragwo makĩrekereria rĩera-inĩ na irĩa itakoragwo ci njega. Wa mbere, arĩmi aya nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ manyihanyihia gĩkĩro gĩa bataraitha ya nduka-inĩ ĩrĩa marahũthĩra harĩ gwĩkĩra mĩmera yao. Na matigĩrĩre marekĩra karĩa kanini tu karakorwo gakĩbatĩrĩka, nĩ amu bataraitha nĩ ĩkoragwo ĩkĩruta ngaci ĩkoragwo ĩgĩthũkia rĩera. Na oho no makorwo magĩteanĩria bataraitha na makorwo makĩhũthĩra thumu wa mahuti, o ũndũ ũmwe na wa mahiũ nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ ngaci njũru ĩroima thĩiniĩ wa mĩgũnda yao. Oho nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa makorwo magĩtemanga mahũa maya rĩrĩa makũra, matibatiĩ kũmaiga thĩiniĩ kĩhũba, nĩguo matige kũbutha matarĩ na rĩera. No mabatiĩ gũkorwo makĩmanyagia na matige kũmaiganĩrĩra, nĩguo gũtigĩrĩra mahuti maya nĩ mabutha na njĩra njega matakũrekereria ngaci njũru thĩiniĩ wa rĩera. Oho nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra nĩ manyihanyihia ũhũthĩri wa matinga thĩiniĩ wa mĩgũnda yao, nĩ amu nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra ndithũrũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthũkia rĩera.